Yore mamoko mag geng'o nyuol ma inyalo inject kaka depo ma ichuoyo dweche adek ka dweche adek. Gik ma iketo e del chalo gi luth matin ma iketo e lweti to kao higni adek nyaka abich. Patch mar yore mag geng'o nyuol ma irwako e del to giloko e juma ka juma. Vaginal ring ma iketo dwe ka dwe to golo hormone owinjore gi jogo ma okdwar yath pile ka pile. Nitie yore mag geng'o nyuol ma ok oti kod hormone. Gin kaka copper IUD. Otiyo kuom thuolo malach manyalo chopo higni apar kendo inyalo tiyo gi condom mag dichuo kata mag dhako.

Chenro mar golo pesa e akaunt mari mar bengi mondo odonje Mpesa mari opogore opogor ekaluore gi bank mari. Ka ioro pesa kawuok e kaunt mari mar bank nyaka Mpesa thothne kelo pesa mar bengi ka bengi oketo. Chiwo ma kamago nyalo bedo mopogore opogore kendo bengi moko nyalo keto osuru mar atamalo prariyo kuom pesa ma ichulo ewi gik ma itiyo go. Wanyalo tiyo gi bank mar I&M,bank mar I&M ongere ni nyalo ngiew pesa maonge chudo, bengi mamoko nyalo nyiew pesa ma opogore opogore kuom tich makamano. Ka pesa osedonjo e Mpesa mari, golo pesa kuom ajent marMpesa kelo pesa mathoth. Kuom ranyisi mia abich kelo siling prariyo gochiko

Wifi nie yamo kaka gas, kaka in machiegni gi routers, signal no bedo matek to kaka idhi mabor kata kaka gik magengi kaka ohinga kata gik ma itiyo go medore ekaka signal no bedo matin mana kaka yamo bedo matin kata ma ok tii maber ka ogeng'e. Jii mangeny odok tiyo kod wifi nikech wifi osebedo ka dongo. Kido manyien kakawifi six kod wifi seven nigi ngwech mapiyo kendo tiyo maber moloyo wifi machon. Router sani konyo gigi ma tich mang'eny e yoo maber moloyo. Chenro mar wifi maonge giko mag ot nyalo bedo gi nengo mar piny moloyo chenro mag data mag simu. En gima yot mondo iket mbui achiel mar wifi ne gige tich duto kar geno 5G kata mbui manigi nengo maduong'